Eeh Ore edamunoto aai naa ake ore eishoi ee gen zii naake eimaitie mbaa kumok oleng ashua eimaitie igolikinot kumok oleng, aa nchere meeta isiaatin oo kiroo nemening sirkali, neeku eimaitie igolikinot kumok idol ajo ore ekumooi enye etuaata ejo kigorroo sipat enye kake metumito Nena sipat.

Uh ore intumoritin oloing'ang'e netaretoko ewueji sapuk oleng uh inchere kidim iltunga'anak ainotito entumo eh eimu inkompiutani ashu isimui enye tewueji yeyote naaji natii oltung'ani niaku mee lasima peyie itumomo pookin tewuei nebo neeku etaretoko oleng esiai eh e internet eimu ashu oloing'ang'e etaretoko eh esiai enkisuma oleng ainchere mee meitoki naaji inkera eh aikosa sukuul amu kidim ake enkerai aisumayu tewueji netii ninye.

Ore tesiana enabo ometabaiki imiet, kaidim nanu aishoo imiet. Tenkaraki, etaretuo iltung'anak kumok oleng ah injere, etumito iltung'anak iropiyiani tenkaraki enasiai.

Eh ore embaye edukuya naake eh iyakikisha ajo ore nena mutura eh naa niisuj esidai metaa kesafii eh ni nintoki uh apej nena mutura esidai metaa ke mipejie naaji enkiyupuyupoto pemenya enkima ashu pemeisuya eh nepejo naaji mutura mpaka neoku naa eh inyok sii esiai eh e usafi peyie metaa metii metaa inyok naaji metaa metii olchafu naaji ewueji labda nidung'ie mutura ashu eh ashu ninye ilo sekengei lipejie neeku sidai naaji oleng tene eh tenisingatia esiai e usafi oleng.

Kanyiototo tadekenya, naisuja, ore paidip aisujayu, nayier shai naok, natumoki naa taata aishopoyu, nadumunye taa nalo esiai.